Wadwa wuoye yore mabeyo ma japur yudo kopuro nyanya kod rabuon e puodho achiel. Japur kopuro nyanya gi rabuon e puodho achiel, miye yot e yore mag doyo. Japur kopuro nyanya gi rabuon e puodho achiel, miye yot e yore mar kuo yath. Nikech samikuo yath e rabuon, yath dhi kaachiel e nyanya. Sama japur opuro nyanya gi rabuon e puodho achiel, miye yot e yore mag doyo nikech samodoyo rabuonni, kaachiel odoyo nyaka nyanya. Japur yudo tich mayot, kata ting' mayot sama opuro nyanya gi rabuon e puodho achiel, nikech sama orito nyanya, kaachiel orito rabuon mond gik moko machalo kaka lee, aidha kata winy, kik keth nyanya gi rabuon kosechiek e puodho. Japur yudo japur yudo tich mayot kopuro nyanya gi rabuon e puodho achiel, nikech, sama japur opuro nyanya kata rabuon e puodho achiel, to gisechiek, seche moko oyudo jonyiepo, to janyiepo e dwaro nyanya, obroyudo, gibirobedo gi tich mayot nikech gima janyieo nobiro nyieo no, yudo ka en go ousone. Sechemoko japur nyalo puro nyanya kata rabuon e

Mae en puoth alot mar skuma, to puoth alot mar skuma dwaro arita makare. Mondo mi warit puoth alot mar skuma maber mondo kik kethre, nyaka wachiele aluora ne, nyaka waolne pii gokinyi godhiambo mondo ogeng’ two mar loo. Alot mar, puoth alot mar skuma dwaro kuma ochiel ma onge gimoro amora ma nyalo donje mondo kata, mondo oketh aot skuma sama en e puodho kaka dhiang’ kata mana winy. A lot kata puodho mar skuma dwaro kuma ogeng’ ma ber ma gengo kata mana dhano kik kwal alot mar skuma e puodho. Sama igengo puoth alot mar skuma, igengo keth, igengo mondo mi kik okethre nikech obiro gengo yore ma nyalo mi donj kuma ipuro, kata kuma ipure puoth skuma kata kuma puoth skuma no nitie mar gigo kik chop makethe. Puodho mar skuma inyalo chielo gi yiende aluora kata inyalo goyone ong’enge ka oluorore

Mae en kit pur mar oganda e puodho kaka unene, mondo omi mondo omi ngato, onge kaka onego otim tijni e puodho kata e puothe konyalo ero pur mar oganda, pur mar oganda mondo o mi oganda ibedgo maber nyaka ingeni oganda dwaro puothe yore ma okriwe ka ber to okonigo iriwe gi cham mamoko sama ikomo e puothe. Oganda mondo mi ngato onge kaka kata kaka itimo. Nyaka onge ni oganda sama okome e bur sama esepuro koro okome kaka kodhi mondo otii onego bed ni ongeyo ni oganda ikome adi adi e bur achiel e puoth. Onego onge kind oganda ka kind oganda oweyo oweyo okang ma rom nade. Nyaka onge tuoche manyalo kethone oganda e puodho sama esebedo gi mijingo mar puro puoth oganda kaka ja pur madwaro ngeo chimo

Kaka ung'eyo ni eot wadak kaka anyuola achiel, to ot oting'o tije mopogre opogre ,luoko sende, omo pii, kwath kata mana tedo. To ng'enyne eot kae sama ipogo tije kata sama wapogo tije, ng'enyne tich moko kaka tedo, yueyo ot kata mana omo pii ng'enyne wamiyoga joma nyiri ema nyalo timo. To gimoro king'iyo kaka omo pii ok en mana nyako kende ema nyaga timo kata jowuoyi nyalo time jok machuo. To tije kaka kwath tich kaka kwath wahero miyo jomachuo, sama in gi jamni kata in gi jamni edala to in gi nyithindo majowuoyi, nyithindo ma jowuoyi nyalo dhi kwath, inyalo nyisogi ni ng'ane, Onyango kata kain gi nyathi miluongo ni Onyango ,Onyango in kawuono ang' idhi kwath joma nyiri ang' nodong' dalaka kalosonu kata chiemo munyalo chamo sama ua kwath. Tich sama wan eot kaka anyuola achiel, tije ok kaber to ok onego wapog nimae mar joma wuoyi kata mar joma nyako. Sama wan etich sama wan eot to tije mag otgi wanyalo timo kaka anyuola achiel maok ni wayiero nimae tich monego mi nyako kata monego mi wuoyi. To tije mag wuoyi gi nyak.

Gik makelo mor manyalo neno kae en kaka rech ma nya msungu oket e sanduk mochiel maber machalo kagima opidhe kanyo kendo oketne buya moko e pii ka manyiso ni mago chiembe mochamo. Gik makelo mor manyalo neno e picha ni en kaka aluora makanyo ochiel manyiso ni kanyo arita nitie maber maonge gima nyalo donjo kanyo maketh gik mopidh e iye kaa kendo kendo keth kata donj mahiny gimoro amora manyalo bedo ni ni eiye kanyo. Gima anyalo neno makelo mor e picha maneno ka eni en kaka rech rech odak e pii kaa kendo kaka oringo kochiemo kendo chal kagima oketne gik mo oo buya moko ma majan mochan manyiso ni mago chiembe mochamo sama en e iye kanyo. Gima kelo mor e picha ni kaneno en kaka aluora ma kae nyisa ni gik moko kaka timre kae nikech aneno gik moko kaka pur timre kae nikech aneno gik moko maralum kata majan oti kae manyisa ni nyalo bedo ni opidh alode eiye kaa manyiso ni jogi.

jii mangeny nigi pek mar timo orako okinyi ka okinyi kaluore gi seche ma dhano ni godo e timo orako okinyi ka okinyi. Jii mangeny yudo pek e timo orako okinyi okinyi kata mayudo pek e yudo orako okinyi gokinyi kaluore kod rateke mag del mar dhano nikech iyudo ni dhano tinde chamo chiemo moko maketo dendwa bedo mapek makata orako ok wanyal timo kaluore ni moo opongo fuondi mag dendwa makata ngwech ok wanyal. Jii mangeny yudo pek mar timo orako kata wayudo pek mar timo orako kaluore gi dich ma dhano nigodo makata sama wanyalo timo godo orako onge. To wanyalo nyiso dhano ni kata wanyalo puonjogi ber mar timo orako ka dhano oweyo tijegi matin kendo tim orako nikech timo orako okinyi kata odhiambo kata seche samoro amora ,miyo dendwa bedo gi yot kendo miyo dendwa bedo ayanga kendo tuoche mangeny ok nyal makowa. To iyudo ni jii mangeny bedo gi pek mar timo orako okinyi ka oKinyi kaluore gi kaluore gi sandruok ma dhano kale, iyudo ni dhano, ngeny jii ok yud chiemo moromo ma miyogi teko katamana, teko kata mana jingo mar...

Kaa kaka waneno e picha kaa wan gi lee to lee lee gi iluongoni omuga. Omuga en lee man gi tung mabor edho fume korieyo malo to kaka waneno gin omuga adek makwayo to omuga adek makwayogi gik gikwayo ka gichamo lum nikech omuga en lee makwayo kachamo lum kaka chiembe. Chiemb chiemb omuga en mana lum gi gik moko kaka it yien to kaka waneno kae omugagi omuga adekgi kwayo epap moro achiel kagichiemo kanyakla nikech omuga en lee moherore kendo gihero kwayo kumoro achiel nikech omuga en lee moda madak kamoro achiel kendo gidak kumoro achiel kaka anyuola achiel. Kaka sani waneno komuga adekgi gikwayo kendo gichamo lum kumoro achiel epap achiel. Kawaneno ka lee moromarachar miluongo ni okok gidholuo kwayo butni. Okok en lee mohero bedo kuma lee kwayee kata jamni kwayee nikech okok en lee mohero cham okuodo to okuodo ohero mako jamni machalo.

Ber ma jopuonjre yudo kotiyo gi internet e somo margi ,gin kaka internet kata mbui mar internet miyo jopuonjre bedo gi tich mayot e somo nikech en gima inyalo somo gimoro amora saa asaya. Ber mar internet ka jopuonjre tiyo miyo jopuonjre ngeyo gik ma opogore opogore esama beyo kendo miyogi gibedo gi adiera makende esama gitiyo gi i internet nikech gimoyo gimoro ewi gimoro ka gidwa somo matut. Ber internet ka jopuonjre tiyogo en ni odhi piyo piyo kata olero gimoro e fuondi e fuondi ne opogore opogore. internet ka japionjre tiyogo yudo ber mokalo nikech omiyo jopuonjre bedo gi mor sama gidonje nikech gineno gikam opogore opogore e internet sama gisomo kata gidwa ngeyo ber gino e internet . internet miyo jopuonjre bedo bedo maber ka gitiyo go nikech en gim ainyalo tiyogo kata mana e simu nikech iyudo ka internet sama itiyo kode kaka simu en tich mayot korka japuonjre nikech omiyo japuonjre bedo gi tich mayot kata mar tingo simu

Ma en lot ma en alot mar ang'ina kendo ada lose mondo obe kaka chiemo. Sama isenyiewo alot mar ang'ina kata igol epuodho ing'ade , kiseng'ade tiluoke kapok ichiele. To mo Kapok itedo alot mar ang'ina nyaki bed gi nyanya, chumvi, kitungu gi moo. Sama idwa tede mondo kata ilose kaka chiemo idhi ng'ade sama iseng'ade ti kapok itede to nyaka ilwoke . Aya kapok itede michielo mondo obed kaka chiemo ikawo sufuria iketo e kendo tiole moo iwe moo nochiek daka mati machuok tikawo kutungu ting'ade kiseng'iwo kitungu ming'ade tiwe kitungu chiek matin malok malok kido kite mare kae tikao nyanya ting'ade sama nyanya iseng'ade tiwe nyanya marudre mayom e marudre e sufuria ka nyanya osechiek morudre maber tikao alot mar angina tikete tiloko tikawo chumbi matin mipimo maber tikete alot mar ang'ina mondo kik chumbi rure e ang'ina kisetimo kamano tigolo alot mar ang'ina e kendo kendi nyalo chame kaka chiemo.

Teknologia kawo okang' maber kendo ma malo sani kwa tiyo kwa tiyo go kaka e somo ma nya sani. Ka wang'iyo kata ka watiyo gi teknologia e somo ma nyasani miyo miyo wabedo gi tich mayot nikech ka lure gi gik matimore sani ng'eny gi dwaro ka watiyo gi gik teknologia ma sani kaka ong'we yamo. Teknologia masani ber ka watoyogo kaka e somo ma nyasani nikech miyo wa wabedo gi tich mayot kendo wanyalo somo gimoro amora kendo wanyalo somo gimoro amora ma wadwaro ma mang'e ler matut ka watiyo gi technologia ma sani Technologia ma sani ber kendo en gokang' mamalo ka watiyogo kaka e somo ma nyasani nikech omiyo wang'eyo gimoro piyopiyo kendo watiyo gi seche matin kata machwok mondo wang'e adiera kata ber kata ng'eyo matut e wi gi ma wadwa somo. Teknologia ma nyasani en kao okang' maber nikech omiyo wa tich mayot kaka jopuonjre nikech.

Gima atimo ga ka tat oda chwer otieno en gima chal kama. Mokwongo wan gi wi ute mopogore opogore. Moko wan gi moko moger gi lum moum gi lum, wan gi moko moger gi mabati, wan gi moko moger gi mabati mochwe gi lo. To ka oda chwer gotieno to an gi wi ot moum gi lum, abiro kawo jwala moro gotieno to ang'iyo kuma chwer no to akete. Nono kata anyalo timo gima chal ka ma, ka an kata anindo kuma e chwer no abiro wuok kanyo to asudo kuma chielo ma ok chwer to kuma chwer no anyalo kete oraya moro mapi maya malo no tonie kata anyalo kawo lo moro matin manyalo yudu lum machiegni to aumo go kaketo kuma chwer no. Nono to ka an gi wi ot mogo gi mabati anyalo kawo mabati matin to aketo e kuma chwer no kata anyalo kawo gum moro ma mienore to ang'iyo kuma chewrno to andhine ma gemo pi koro

Anyalo, anyalo rito aluora mar oda obed maler pile ka pile kapayo aluora mar ot kendo kagolo lumbe manyalo bedo ni otie e aluora mar ot. Anyalo rito aluora mar oda obed maler pile kapile kayueye kendo kagolo yugi manyalo bedo ni oti kata nitiere but ot. Anyalo rito aluora mar oda obed maler pile kapile kakwanyo yugi manyalo bedo ni obet machiegni galuora mar ot kendo kapayo lumbe manyalo bedoni odongo e aluora mar ot manyalo miyo kata thuol mol kendo donj e eot. Anyalo rito aluora mar oda mondo obed maleer kaketo ni ayueye okinyi godhiambo okinyi godhiambo kendo akuanyo yugi moro amora manyalo bedo ni nitiere e aluora mar ot.

Mokwongo kachako, nyawadu modak e bathi nyiso ni en ng'atno kata jogo mudakgo machiegni. Jogo kata ng'atno midakgo e bathi inyalo neno kendo unyalo wachogo weche mopogore opogore sama unenoru. Sama anenora gi ng'at modak ebatha kata ng'atno modak ebatha kata moda madak godo machiegni mawacho weche mang'eny kendo mopogore opogore, achiel kuomgi wanyalo goyo mbaka e siasa mar Kenya kata mar aluora, wanyalo wacho weche manyalo kelonua dongruok kata mana weche buche mawantiere gi nyawadwa modak ebatha. Nyawadwa modak ebatha nyalo wachogo weche moko mag dongruok kata weche moko manyalo miyo odongre kaka weche mag buche mawasebedo ka wawacho kendo kaka wanyalo dak e aluora gikwe. Nyawadwa modak ebatha nyisoni onyalo bedo osiepna mwa wawachogo weche moko mm machando pach ng'ato kata gima ng'ato dwaro timo togombo mondotim gino eyoo makare. Nyawadwa modak ebatha en ka onyalo bedo osiepni to osiepni inyalo wachogo.

Gima biro e pacha ka eno tijni nyisani jogi tiyogi teknolojia masani e yor emag pur, kendo ka aneno kendo ka aneno kae, gini obedo, obedo olosi ma pii wuok e wii mabati kaluwo olalo magiketo mag gipidhe gini, nyalo bedo ni gipidho alot kata gipidho gik ma opogore opogore ma pii oth ka osechwe to luo olalo ni to donjone gik ma gipiho, to gini biro e pach kendo ni sani piny odhi e ki teknolojia maok ochuno ninyaka ipur mana puodho kende inyalo tiyo go olalo ma kata mag loso, mag lolo, mag loso gima golo pii kaka moket kae ni obiro to ongad kore totuch topidhe koro pii wuok ewi mabati kaluwo todonje olalo no tochopone gik ,gik ma opidhi, koro nyisani ok ochuno mondo nyaka bed gi puodho kende ki teknolojia obiro ma sani inyalo pidho alot kamoro amora midake kata gimoro amora migombo pidho kuma idake ,ok ochuno ninyaka ibed gi puodh o kende korki ipur kata itim yor mar pur

ka kwa ng'iyo en puoth kabich kendo oting'o kabich lilio kendo kwangiyo, en dwe mar kayo kabich kwang'iyo kabijni osechiek kendo orito mondo okaye. Kaachiel kwang'iyo ni tinga gi jii nie iye manyiso ni tich moro timre e puodho ni kaka mar kayo kabich nikech kwang'iyo adier adier maber kabijni osechiek kendo dwaro ni mondo okaye ogole puodho kaa. Sama ogole e puodho ka inyalo tere iuse kata itere kama ikane nikech kabich watiyo go kaka chiemo kendo kabich timo gik mang'eny. Jii nikae mondiki chalo jotich mag puodhoni kendo gikayo kabijni kagigole puodho kagitero kumidware ka gitiyo giyo miting'o kabich ka gitiyo gi tingatinga nikech gitiyo gi gitiyo gi teknolojia ma sani mar ting'o kabich kagigole kumo pidhe to gitere kumagidware. Jogi nyalo bedo ni kayo kabich kagitero e chiro mar mondo giuse kata ng'ato obiro kawo kabich e puodho gi tingatinga sama gikeyo kata ng'ato obiro nyiewo kabich gi tingatinga ma kagitiyo gi yo mar ting'o gi tingatinga.

Kaneno tijni nyisa ni kae ipidhe diek kendo diegi ni gi nyithindo matindo kaka waneno, kendo nyithi diegi olosne gi kar thoth ,manyiso ni ok dwar ni gidhoth minegi kaluwore ni olosne gi kargi mar dhoth, kendo ka wangiyo nyadiel ka nyadiel en gi chupane modhodho, mae inyalo tim kaluwore ni mondo ibed go yot mar ng'eyo kwan mar nyidiek ma in go kata mar gengo hinyruok mar nyidiek sma gidhodho mine gi nikech seche moko mine gi nyalo nyono gi mikel tur mar nyidiek, kendo tijni kaneno nyisani, gima biro e pacha nyisa inyalo ng'eyo kar chak man gi nyadiel ka nyadiel dhodho kendo omiyo nyadiel ka nyadiel yot nikech en gima ni kanyo kendo ok chapni kaka nyalo bedo ni min diel chapni ga sama nyathine dhoth.